Yutokyu komi lakok lakochuto kotoku kole lakokab sukul ako kora komi bokisishek chebo kwonik eng' yutokyu kotoku kole michei kekoch lakochu kweyonik muuch ko lakok chechang' eng' yuto kobunu korik chemaimuchigei ane achome mising' boishoni kotoreti lakok chemaimuchigei akoini tukun cheterter.

Yutok yu koma CCTV, CCTV kobo kamanut mising amunii much keboisien eng komoswek che terter cheu olikiyaoen mungarosiek anan ko ofisisiek, anan agot ko korikab biiko. Toreti biich mising amun ii neu biiko che yoe mungaret, kogere ko magichoren tugukwai. Kora eng korikab biiko, kogere biiko chorik chekabo kochoris.

Eng yu komi lagok chemi kouni eunek. Mi age nee beek. Kingayoe anne netai boisioni kiuni eut ii ko kigawe kapcho kondamangu inyaun eut eng beek che rondogee.

Eng emetab Kenya ko chang mising neranik che matindoi boisionik ago sigemuch keisto rarunetab boisionik eng neranik, komagat kelei neranichoto kotoi koyachigei mungarosiek ii anan agot kobatis si konyor chepkondok.